Ore laramatak oota ilchambai kutiik naa keimaaa ing'olikinot kumok amuu ore olaramatani oota inkishu, matejo naa keata laramatani inkishu emia nemeidim nai eka nabo ataramata enaduo kishu amuu ninye naa epiik enkaji, naa ninye eramatishore naa enaduo kishu ninche eramatie enaduo tare, naaku keishaakunio naa ore laramatak oota ntokitin naa keishaakino neata ilchambai sapukin amu iore nai oltungani oota ekai tomon naa keidim naaji iko ilshamba aatareto tiatua ramatare, amu ore inkishu naa kelaari nepuo adaa tewejitin naalakwa neidim anoto nkishu endaa sidai nanya, nepiru enaduo ksihu neilioi naa enaduo ramatare, kake ore olaramatani oota ilchamba kiti naa keimaa ingolikinot amuu kelau enepik inkaji, nelau enerem, nelau naa ninye ajo si nanu naa nelau eweji nenya enaduo kishu enyena, neaku keimaa laramatak ingolikinot napaasha oleng, naa keishaakino naa ore laramatak, naa keisha ore piiyeta oltungani ilshamba kiti, tonyua ingurai tanaa iponaa ainyang'u likae peetum naa ilchamba lino aatasapuka, piitum eweji niramatie enaduo eramati inonok pookin, naaku keishakino naa ore laramatak pookin nenyok too nkoitoi pookin.

Eekieta olchamba lodaareki te nkopang, naaku ore oshi yook enikinko tenikidaa eitu kiworo ilo ilchamba, naa ore ilchamba sapuk naa klo oltungani amanya engwat enye, nemany elikae engwat enye, nedaari intokitin aimu enkae shoto elchamba, neimu nkule enkae shoto, nedaari aapo eitu eshula amu ore naa peaku etushulete ntokitin, naa ins oshi entoki nayau ilarabal too ilchambai sapukin lodaareki, neisulaki olchamba ninye neme oloolopeny,a,u ore olchamba lomee le olopeny, naa keishakino naa ore ilchamba ale le liake tungani naa kedaare oltungani te nkoitoi enye, nidaare te nkae mushoo, nedaare olikae tungani te inkae mushoo, naa ore inia naaji metaa meara aikata iltunganak nemeworo aitoki, ore sii enkae nemeremi lelo ilshambaii amu ore inkiremore naaa keyau eoro ashu keyau olarabal tengaraki naa, ore entokitin elikae tungani tenennya ilo ilshamba naa ore peepuo aanya enaduo daa natuturoki, naa keyau naa ina olarabal, neaku ore naaji enaidim aibooi eoro ashu aa olarabal to ilchamba na keidimi, keidim oltungani inkae shoto, nemany olikae enkae shoto nepoi adaa tenaa osero epoi, nepuo intokitin inono nepuo nelikae kake mepuo aashula.

Ekeeta efaida ewoshokinoto etifii, enioshoki esuntai ino ashu teniripaa te oshokinotot esimiti, tenimbung'e tifii ino simiti, nimbung'ie esuntai, naa keeta esidano amuu, ore enaduo tifii ino naa ekiret amu meitoki duo asulunye, ore esimiti tenewoshoki etifii osimiti lino, naa meitoki, meitoki asulunye, nemetumoki inkera aatusulu, maa teneidnim nai metaa ishomo iyie esiaai, ning'uaa inkera tiatu aji egira aadala, nemeidim naaji ina tifii atusulunye ashu nimintoki aata enkuretisho. Naaku keretisho ina oleng, naa keata, keata sii olmubarishoi tengaraki ore oshokinoto eina tifii ino ashu ina tifii ino tenimbung'e tenebo osimiti, naa keretisho amuu mesulumye naa nemintoki aata wasiwasi, ata tenilo esiai ino nimintoki aata inyamali, nimintoki aata ilng'ash amu iyolo naake ajo enaduo tifii entii atua aji naa keibung'uta naa osimiti. Naa tenintumiya sii osimiti naa keishaakino nintumiya te nkoitoi naishaakino amu indim naaji ataa itejo aripaa enaduo tifii neinyalakino ashu nedanya enaduo esimiti enaduo tifii, naaku keishaakino sii niing'or ina kias iesita, igira aripaa tifii ino.

Ore enkiguran enkikapu netaretishe temurua ashu netareto nkera oleng nisulaki ninye nkera esukul amu keeta mpaashikinot ashua keeta retot kumok nayaua, ore enedukuya netareto nkera esukul amu ore enkerai naata ina nguarata pee etum atadalayu ina pira ,naa etareto ina kerai meitabai enaduo duata enye naata .ore sii enkae netareto ena kiguran emurua pookin amu eidimayu naaji meshomoito nkera nepuo adala teweji neje ,nepuo aishindana inkulie netii dii ninye nashomoito ngambo netareto naduo kera enaduo murua amu itobirakita enkarna ,ore pee eishinda nkera naaji tenfano neidim naaji nkera ena murua nepuku nepuo apuo adala naa ore enaduo Ariana enaduo murua nelioyu ajo eingua kuna kera tenaa narok naa ingua Kuna kera narokashu lusaka naa ore kuna kera nirobirakita ina murua enkarna ,neeku ore inatoki naa keretisho oleng ,naa ore sii ina entoki naji aitabaya nduat onkera .ore nkera naanyor enkiguran enkikapu netareto ate amu itabaitia naduo duat naata toltauja lenye.

Ore mpisai naatum iltunganak looltukituki ashu irfundii loltukituki naa kitegemea anaa kebaa esiai nataasa oltungani amu etii oltungani laa kaidim naaji apanga tendama nasho aa mia ake eunoto etii oltum hamsini ,ore naaji oltungani onoto ropiyiani kumok oleng naa kidimi naaji oltungani anoto nkeek are nkeek uni ana ninye nkeek imiet kulingana enaa enaloito naa orkasi arashu fenye enatumito irkastomani .naa ore naaji enaidim oltungani ataasishore matejo naaji indim anoto enchata tenkolong amu kidimi anoto enalus ina kake maimaki naaji oltungani itum enchata tenkolong ,ore oltungani itum enchata tenkolong naa idimayu naaji nitum ore mia tano nipik akaont ino ore enkae mia tano niworwior metaa itum endaa ,nitum entoki nilakie enkaji ,nitum entoki niyakinyie nkera esukari wentoki doi ninya siiyie openy amu ore naaji orfundi oota elukunya sidai ashu oyiolo naaji aitumiyia naduo ropiyiani naa ore enaduo kiti naa ninye ake imputiput mpaka nebaiki enaduo niyieu.

Ashomo aikata aing'or egirai arawaki ltunganak ashu egirai aalak lasiayak teweji neje ashu aa tenkampuni, naa kore teknoloji nagirai aitumiya naa teknoloji sidai oleng amuu ore ena teknoloji naa keretisho amuu meata eropiyiani oltungani naitokini aanya ashu meata oltungani leaku eitu etum naduo iropiyiani, amu ore oltungani oota akaunt enye, otobolo akaunt enye naa ketum naduo iropiyiani te nkoitoi naishaakuno, neidim enaduo iropiyiani aetu olmushaara lino obore nimintoki aata olng'ash ajo keinosaki, naa ore sii ena teknoloji naa keretisho amuu indim naaji oltunmgani atejo, etiu elaki kake ore piindim atodua tiatua system, naa keitodolu ajoo italaa naa enaduo iropiyiani amuu ore elaata oo iropiyiani naa ininchooyo ake cash naa ketorono amu ekiindim oltungani atiaki eitu kilak oo niyiolo iyie openy ajo italaa, naa ore ena teknolojia naitumiyai naa keretisho oleng amuu meata naaduo oltungani lojo atu atum nanu impisai ainei, neaku kesidai oleng ena teknoloji.

Ore ositima neme entoki kiti neme entoki nakwetikinoyu amu kaatari ositima oleng keidim ataara oltungani metua ,kenare naa ore ositima kipotokini langeni oisumiya ina siai ashu iyiolo enkariano ajo kaji eikoni tenitobiri ositima ,amu indim naaji oltungani aitumiyia engeno elukunya ino ijito iyiolo oladuo sitima nindim ashomo atipika enkishui ino bata amu, ikumok doi ninye iltunganak oituraitie enkishui tenkaraki ositima amu ore ositima naa enkima ,etiu ake enaa enoshi kima orkeek tinikijokini shomo ntadoiki enkima nimiyiolo ajo kainyoo ina ,ore indipa ataasa ina naa inakata ilotu ayiolou baadae ajo kainyoo nataase tene neeku ore ositima naa keyieu neipotokini langeni ashu iltunganak oota ina ariyiano mitobira oladuo sitima. mishaakino oltungani pookin lemishaakino nees enaduo siai nenyikaki ositima amu enkima naa ,neeku kenarikino na ore oltungani pee einyala ositima ,nipoti langeni oota enkariano pee ees enaduo siai .

Ore oltungani eloito ashu egira aipanga pee elo ang tenkaraki emorwao ormarei lino ashu ormarei lenye naa keetae oshi ropiyiani naalaki naaji pension money naa ore nena ropiyiani oshi naalaki oltungani tenelo ang ashu teneeku eidim airitaya tesiai oshi natii ,keishiakino ore nena ropiyiani neipanga oltungani aitobiraki nepik eweji nenare neesishore amu na niche naaji indim oltungani aitumiyia naaji matejo ingira aitobir empuloot ino matejo ingira aisumisha inkera inonok ingira taadei ake aitushulaki ormushaara lino ,neeku ore naduo ropiyiani naa keretisho oleng tenidim duo aitumiyia tenkoitoi naishaakino, amu ketii iltungabnk laa ore pee eidip aipaa tesiai tenkaraki emorwao enye neidim ashom ainyalinyala naduo ropiyiani ,eidim atangamu naduo ropiyiani nepuyie mbaai, nepuo aitumiyia toonkoitoi nemishaakino .naa kenarikino naa ore oltungani pee ingamaa naduo ropiyiani, naa kenarikino nilo naaji aasie mbaa etipat ,naa indim naaji ashomo atabolie biashara ino amu ata tinimorua oltungani otii esiai esirkali naa kenarikino ake niata enkiti siai niyasita.

Ore tenkilepunye ormarei ashu tenkilepunoto ormarei naa ormarei otubulau na ore naa ormarei naa kerisha oshi katitin kumok, ore ene dukuya eetae naa ormarei oji olrpayian ole nkitok onkera ,neetae ormarei oji matejo naaji irara iltunganak lenkang nabo amu ore naa ina naa enkae rishata ormarei ,naa ore naaji tormarei lenkitok orpayian onkera naa ore eniko ilo marei pee ilepu naa pee eesisho orpayian neesisho entomononi ,netumi naaji nmkoshala naatumi ataasie esiai ,netumi naaji karsisisho tormarei naa ina enkilepunoto ormarei .ore sii ormarei oota eseriani naa enkilepunoto siininye ina ormarei amu indim orpayian wentomononi enye etaboitare nkera enye teseriani nenyora neesisho tenebo ,ore naduo kera nemelakua toki ore naaji ormarei sapuk ashua famili naaji sapuk naa keeta siininye enkilepunoto enye, amu ore enedukuya eidim laiyiok asumata ontoeyi ,neponu aret oladuo marei neilepu enkisuma tiatua oladuo marei .ore naaji tenaa esiai eidim ilewa ontomonok, ashua selenken naanoto esiai naa ina enkilepunoto oladuo marei.

Ore enkitobirata eSHA naa entoki nayautua sirkali tenkoitoi pookin ashu tenkoitoi ebiotisho ,naa ore enatoki naji SHA naa keisidai tenitobiri oltungani amu keretisho ore ena naa keyau sipitali metaa enepesho, Nara nanu obo oitumiya ena shaai naa Kara ormembai ,amu ore ena SHA naa keretisho amu mintoki oltungani alak sipitali keeku ore pee eilo nikibaki pesho naa keretisho oleng ena SHA.neeku kaidim naaji atiaki iltunganak pookin oning ele toilo pee eitobir SHA amu ore enkitobirata ena toki naji SHA naa entoki sidai tenikintobirakini amu Bora ake metaa iyata enkipante ino nikintobirakini ena toki naji SHA naa indim sii aitumiyia esimu ino nitobir ina toki naji SHA, borake metaa iyata enkipante ino niyata namba esimu amu inakata take indim atudungo enatoki naji SHA neeku keretisho oleng.